Ki netai neachome mising akobo koroi kingabunen ingoroik ,kongengop ingoriet asikous komaibuti kwendi ngueny anan komuritu kora ngengob ingoriet en yuton komaimuche ko rorok yangakinam ak kipkalishek ichoton akotareti sipkosai yangalal asista sikojorta ke bek mising

Koimutyet netai nekorom missing ko koimutyetab omitwokik, nebo oeng ko koimutyetab ngalek ab oratinwek en oret anan korobon komobunokse oret pakai yekiyoe kasit. Nebo somok Koraa kongalek ab omitwokik mokinyoru omitwokik en kapkazi ako miten Koraa lokok chekuk chenyolu iolji omitwokik koo iboishen Koraa rabishek chechang iyai ngalek chon tuukul .kit age koraa ko kikobwan kot nemenye en kapkazi, kikobwan kot nemenye en kapkazi koibe Koraa rabishek chechang kosir chetoche, maraa opchei kwenet rabishek tuukul chetoche okot ko kokoromit missing en kapkazi ngalek chono.

Koimutyet netaa akoo nekorom mising ko koimutiet nebo oreet, kosorwekab robta sikotonon neoo mising komochute karishek oratinwek chekibune, nebo oeng kora ko ng'alekab omitwokik cherorunotin en kapkasi, eeh nebo somok ko ng'alekab rabishek cheitoche en arawet yoon kakobek, mara itoche rabishek chetuten kot mising ak ko ikombwoni kora koot konyolu obchei kwenet rabishechukan tutukin ak ko nemenye ak ko kora.

Kiit nekecheng'e en chorwandit kot mising ak ko nebo komonut ko sikotoreton en yoon omii en koimutik, chorwandit kobo maana mising.

netai ago nebo komonut misiing ko sibitalishek, nyolu komii ten kericheek sibitalishek en kasaar agetuguul simoror kerichek kigochin biik, ak nebo oeng konyolu komiten tuguk chegeribeen gee yoon yan kamach biik kotuyoo anan kocheng yon momoche kocheng lakweet konyolu komiten tuguk chegeriben gee chegegureen condom ko nyolu komiten en kila ak kila, kiit agee koraa konyoluu kineet biik elegitertoi gee amanamin myoniton ndamun kot komongen biik elekitertogei, koimuche konaam en roisi imuche kinaamdagee en roisi kiit age koraa konyolu kii goitoot buch

Ichechu ko kerichek kerichechu ko kerichek chebo kipkaa, kerichechu koraa kotoreti logok chemegech kerichechu kobore tingoek Ako Boree koraa chesiruu en logok chemegech kitam en keny olikinye yan kanam lakwa yan kanam lakwet chesiruu kot kitam kotuyingee kamet ak lakwet sikolol maat nebo tingoek en lakwet komong bii ak koraa en biik Cheechen koyee koraa kerichek chuton kobore tingoek kabisa

Kiit nenyone metinyun inoker kii kainenyin kekuren kipnyelekut, kipnyelekuni ko kotam kekuren kitam kelelen en keny ing'onyokobun ng'obun tulwet konome kichibe bobaat en yoton oo kiin oker Kouwon iman tukuk chekikimwoe, kitam Iman ng'obun tulwet ko koron kewee yoto inyoru bobaat yaani uu kelee kikonu amitwokik tionyi tionyi kora ko ng'owendote koibote konyin.

Ichechu ko saarek chegaginyaa asigoam teta , yegakwaam teeta sarek chuton koimuche igei chego chechang koot mising, kiit ahee koraa kogochin teeta um eeh um kogimiit ak kogonin koraa chego chechang, saarek chu kogagingaen kiit negiguren chaff cutter kiiit netilotili chemengech koot mising koor kwomee teta komoigilegei konyee ichek.